Gima timore kae en ni ma en puodho manitiere e tie ahora kendo entiere e orido rido. Opure ka oket ne lob no kata kama geng'o mondo kik pi dhi kod lo duto manitiere e puodho. Opure ariwa nikech entiere e arido. Kendo e tien ahora opidhe gik moko mang'eny kaka rabolo, alode matimo maber.

Gigo makelo mor ma aneno kae en ni ma en puodho kendo e aluora mare okete puodho ma ipidhe alot. Ochan gi e laini ka giluore kendo osepong' gi koda low ma ibiro ketie alot kata alode moko mopogore opogore kaka sukuma, bo, dek, gi mamoko ma japur nyalo gombo mondo oketi e puothe. Ma en pur.

Gima abiro timo maber kata loso gik manyien e kinde mabiro gin kaka ma waneno e picha ni. Ma en masin ma inyiedho godo dhok. Ahinya to itiyo kode e dhog chak kama opidhe dhok mang'eny minyiedho. Ibiro kaw masin ni ma dhoge ang'wen to ichwoye e thund dhiamg' kaeto iyaw masin mondo chak owuogi kendo biro bedo kadonjo e agulni moket piny kanyo. Ma tiyo.

Ka aneno pichani to gima biro e pacha en ohala ma japur dhi yudo ka luore gi kaka opidho alot maber kendo gidongo maber. Etie alot okete pipe mar pi maketo tiend alot bedo mang'ich seche te. Ka alot osehikore to ji biro ng'iew kuome kata onyalo tero gi owuon e chiro to ouso gi e nengo ma odwaro. Pur en tich maber.

Gige tich ma dwarore e tijni gin kaka gumboot ma japur onego bed go. Apron kata apron kata bende ginyalo dwaro mondo kik lepgi magirwako iye chidi. Ma en mafua ma opidhi kendo iuse. Ka waneno pichani to waneno ka osepone kendo idhi pange kendo ilose maber eka itere e chiro mondo ong'iewe kata otere.

Gima timore ka en ni ma en puodho mar alot. Kata en kuma ikete alot sama otere e chiro. Iholo gi piny gi lori maduong' kendo oyiene ja ng'iew yiero ma odwaro. Ma en tich maber kendo en koda yuto maber bende. Okonyo ji mang'eny e yudo omenda kata yudo kaka inyalo chulo gope ma ingodo. Thoro ji.

Gini ok thor yudore e gweng'wa nikech nitiere gwenge ma odonge maber. Gwenge kaka mapiny thoro bede mang'ich ahinya. Gini ji ohere nikech en olemo mamit. Kendo iuse e nengo mani malo ahinya. Bende inyalo ti kode e loso math kaka mayom. Kendo inyalo yude kata e dukni madongo. To ji ohere ka.

Kae en puodho. Kendo igolo cham e puodho. To sama igole nikech en puodho maduong' ma opidhe oganda, to chuno ni ipudho oganda kaeto idine chutho ka pod ene puodho. Ma timore mondo japur bed gi sama yot mar yudo kodhi mane opidho kata duoko osigo mar ting'o oganda ma pok odin nyaka e dala kata kuma.

Tijni oselokore bang' kinde e lauora wa ni mar jopur mar alot osebedo gi mijing'o e yore mag pur. Kendo kang'iyo pichani to aneno ka gi olo pi ne alot mondo omed dongo maber. Jopur osepuonji gimigepe mag pur kendo osepuonj gi kaka ng'ato onego chaki puodho mondi ka pok oketo kodhi e puodho kachiel gi.

Gima biro e paro ka aneno gini en ni ma en laboratory ma ipime e lobe mag kuonde ma opogore opogore. Pimo ni ng'enyne itime mondo ong'e chal mar low kuonde ma opogore opogore. Ma konyo mar ng'eyo kit cham kata yiem ma onego ipur kata ipidhi e aluora no. Tijni konyo ahinya kendo ok.

Tijni itimo e aluora wa e yore ma opogore. Ma en achiel kuom yore ma iholo ne godo gima opidh e puodho pi. Mokuongo iketo pipe machiegni gi gima opidhi. Pipe go bedo ma otuchi kaluwore gi kuma opithie. Bang'e to iketo masin ma goyo pi kawuok e ahora kata e yaw maduong' ma pi ochokore. Ma konyo gigo.

Gima timore ka ka aneno pichani en ni ma en olemo mar avocado. Kendo opone mang'eny e puodho kuma opidh gie kendo ipango gi e krets kaluwore gi kaka gitegno. Avacado gi ka osepangi maber to itero gi e kambi kuma iluoko gi e maler kaeto ipango gi kendo e krede maleyo ka irito mondo oter gi e pinje ma oko.

Gino mabiro e pacha en ni iluwo rech kuma opidh gie. Kuma opidhe rech ni okete kata ikete kuma ler ma ochieli ma ng'ato ang'ata ok nyal thor donjo e yie kanyo. Ka rech ma oketi e yi pi ka osebedo madongo to igolo gi e pi gi gogo ma ilupo go kendo matindo to iduoko e pi. Ka madongo to inyalo cham kata itero e chirni mondo ousi.

Gima timore ka e en ni mae en puoth alot maduong'. Kendo nenore ni alot otimo maber ahinya. Kendo jo uso osechopo mondo giwar alot bang'e to gibiro dhi uso ne ji. Kata gitero e dukni madongo ma iketogie kama ng'ich ma ok gikethre mapiyo. Ohala mar pur en gima ber moloyo.

Ka aneno picha ni to anyalo paro kinde mokwongo mane atimo tijni. Kane atimo tijni mokwongo ne abedo gi luoro kata gi hawi ma ok ber,. Ni gwen ng'eny gi ne otho kaluwore gi tuo mane giyudo e od gweno, Kata tuoche be nomako gi ma githo mang'eny ka luwore gi bedo ma ok ing'eyo yedhe ma ithiedho godo gwen sama

Gima biro e pacha ka anono tijni en ni igolo cham e puothe mondo ohik puodho ne pur manyien. Bang' ka osegol cham e puodho to ipuro puodho kaeto iweye mondo otuo matin. Bang' ka osetuo to iyore kendo mondo okom kodhi. Bang'e matin to idoye mondo otiek godo buya ma mako tie cham. Ka osetim mago te to

Gik moko oselokore kata osebedo kodongo bang' kinde. Ma en gari kata nyamburko ma itiyo godo e reso ngima jatuo kata ngima dhano. En oting'o jogo matuo kata ma oyudo ajali kata mine makonyore bende oting'o. Entiere e gwenge wa kendo okonyo ji ahinya nikech chudo mare bende ok ni malo kaluwore gi geche

Gima timore kae en ni maen puodho mar alot. alot maopidhi kanyo en alot mar apoth. apoth en alot matedo yot kata ochiek piyo. kaopudhe maotere echiro to beche bedo ni ni malo ahinya kaluwore gi kuonde mamoko maiuse. puodho mar alot ni dwaro ni mondo

Gik makelo mor ma aneno e pichaka gin gigo ma itedo go kata inyalo ti kodgi ka ok oted kodgi. Wan kod oduma ma chuno ni nyaka regi eka obedo mogo. Wan gi tangawizi ma seche ma ng'ato nigi homa to onyalo rege to okete e pi to omadhe. Pichani bende nyiso wa gigo mayudore e puothe wa kuonde ma wadakie. Kendo.

Tijni itime e aworawa mabr ahinya kata jii mangeny time ka idwaro chake tonyaaka ilos kuma gidake maber kata nyaka ingii yore mag thieth mag gwen kaachiel kod chiemo ma gi chamo kagisebedo madongo moromo to japur terogi e skunde kata e chirni kuonde ma iusogie kendo iuse gi e nengo mamalo ahinya

Ber mayudo kuom timo tijni en niya ayudo tong magwen otoko kendo ayudo ringo mamit mawuok kuom gwen maan ema apidho kendo bende anyauso moko kopo gibedo mangeny ahinya. Sama itero gi e chiro tikuono ingiya kaka gweno odongo kata bende en gi kilo maber manyalo miyo iuse e nengo mamalo

Gimatimore kae en ni mae en puodho maduong ahinya kendo opidhe a lot maidendo ni alot kabich kendo otimo maber ahinya japur bende aneno ka loso kuonde ma ikano godo pii sama pii nitiere , bange pigno inyalo yawne mondo odonje puodho mondo kik alot wang kapod ni e puodho kata gidongo ka gi

Kaanono tijni toaneno ka maen kuma opidhe chiaye matindo kaka rombe mangeny kendo otergi kuma ithiedho gie. chiaye matindo kaok irito maber to gi nyalo thoo mapiyo ka pok saa gi mar chiaye gi nyalo dongo e alwora moramora nikech ngenygi chamo obok

Kanono tijni to anyalo lero gimatimore kae. maen puodho kendo aneno ka iketo kodhi mar rabuon e loo. sama iketo rabuon e loo dwaro ni iloso loo kama iketo no endo maler maonge buya . ka osekete to ibiro weye mondo tiende odongi kendo omak loo. pur mag chiemo maji chamo en ohala maber nikech

Ka anono tijni to aneno kamae en puodho mar mananas, pur mar manans osekonyo jii mangeny ahinya nikech mananas itiyogodo kata itero e kembe maloso gige math kuonde go bende itiyekode, kata japur nyauso mananas e chirni molwore kata jogo maa mabor bende nyalo kawe

tijni nikod nengo nikech ngenyne jii thoro yudo chiemo e chirni kata e dukni madongo. chiemo gi jii ogeni kuomgi nikech gimedo jii teko mar del kata bedo koda ngima maber. gin kaka alote mag nyaluo

Gige tich ma dwarore e tijni gin kaka ngai ma itiyo go mikwang'ogodo yie, lewni mar res mag reso ngima sama masira otimore e yi nam. Gigo mamoko mabende dwarore gin kaka tonde mag lupo e yi nam mabeyo kendo ma sirikal opuodho.

Gik makelo mor maaneno kae gin rabolo maoter e chiro kendo gidongo maber maywayo wang. ngenyne nitiere gwenge ma rabolo ok time maber kendo itero gi e gwenge mopogore gi gari mondo gichopi ne jongiewo e wang saa. e mier bende

Gino mabiro e paro kaaneno gigi kata pichani en ni maen puodho mar mawembe kendo opidhe kama lach kaosetegno kata ohikore to ibiro pone kaeto iyiero mabeyo emitero e kwonde milose juice kata gige math mamit. kuonde go

Tijni nikod nengo e aluora wa nikech ene pur maji timo mondo giyud chiemo kata oduma mang'eny. Ka oduma oseikore to nitiere jogo makaw oduma e puodho ka pok gituo kendo iterogi e chirni mopogore opogore. Kaeto japur bende yudo ohala ma owinjore.

chiemo ni anyalo lose e yore mopogore opogre mokwongo abiro lwoke mondo agol lope manitiere e tok njugu bange to abiro kete mondo ochiegi. kaosechiek to ibedo thuolo mar use ne jogo mohero njugu maoboki kata

Ber ma ngato nyalo yudo kuom timo tijn en ni mar keto ne kitungu pii ma orome mondo itim mae dwarore ni ibedi koda pipe mangeny kaluwore gi kama ipidhe kitungu ni ibiro goye ne pii pile ka pile

Gimatimore kae en ni jopuonjre somo e yor mbui somo ni konyo japuonjre makonye timo tich ma omigi kata ginyalo neno ranyisi kaka itimo penjo maomigi noendo. maen yor somo maber kendo yot ne jopuonjre ahinya

Gino mabiro e pacha ka anono tijni to nyiso wa ni maen kuma ipuonjo jii e weche mag pur kendo ginyiso kaka ipidho alote maopogore opogore, oduma , oganda kata gikothe mamoko. purni kata nyisoni itime e higa dichiel kendo jii nyiso gigo magipidho

Tijni itime e alworawa e yore maopogore opogore. maen yor pur matiende ni masind ni inyalo puro kode iwuon kata dhok nyalo ywaye bende sama ipuro bende inyalo komo kata keto mbolea e puodho bende. tijni itime gi dhok ahinya e alworawa nikech jii onge kod

Ka aneno gini to nyisa ni maen puodho mar marieba kendo jolony e weche mag pur nitiere epuodho ka gingiyo chal mar loo maopidhe marieba no endo . gijowo loo kagikete gig gi mag tich kendo gidhi godo pimo chal mar lob no ka bende onyalo miyo marieba no nyagi maber kata koso

Gimabiro e paro kata e pacha kaneno pihani to nyisa ni maen puodho mane opidhe oduma kaachiel gi afwoto bende kendo afwoto otimo maber ahinya mamiyo japur mor ahinya e chunye. mae bende konyo japur ngeyo kata bedo kod geno ni onyalo pidho afwoto e puodho no endo matim maber

Gini iloso e alworawa e yoo machal kam kapok opone en e puodho to japur biro ngiyo mosechako lokore makwar kama opedh malach mondo kik gifundre mondo mi gikethre to kagisetuo maber to japur biro tero gi e kambi kuma iregogie mondo olok gi